Amune simachame boisyoniteni, ko ngamun eng kastomaek alak ko chakwani tukuk chemache, anan komache litaisyek chechang ako mamuchi aityi litaisyek chotet

Amuchi aaror kit netesetai eng yu, miten chepyosa neibchin amitwakik chitanyin ,imuch koraa ko lakwet ne chepto neibchin kwanda amitwakik, mara ko Yan kait eng kasit, Yan itu chito eng kasit kokakonget, akonyalu keibchi amitwakik sikobit kobaibait inendet ako kimit.

Boisyoniteni ko nondon nekichape inguek, anan ko kekele nyanyek, ko elekyoito boisyoniteni koraisi Nia, yoche itinye, mwaita, chumbik, nyanyek, kitunguik, ak seketyat, Yan metinye seketyat imuch iboisyen kechiket, kit netai koindei mwaita akimete kolal tar korur inde chumbik ,akinde kitunguik akimete koek brownish akinde nyanyek any ii akinde tukuk chekemache ichob imuch ko ingwek, ko chabakse tukuk kuk eng oret neunon.

Bo kamanut kiiteni, noton ko biritit eng bikab kokwenyun amun ae kasit nondon neo, enge kalolsetab mat imuch imache ichob chito amitwakikab family ,kit nebo aeng ko yan keum siratik eng biut komache kebel koboisye biritit niton sikobit tililindo eng kotukul.

Niteni ko tochit noton netoreti yon miten urityet, Yan kakourit koimuch iboisyen chito Yan iwendoti sikobit kometyar ngwenyi ,anan kora nyon mi kiy nechenge koimuch iboisyen, ma lazima kouritot imuch ko miten rumit ne maityin laboyet koimuch iboisyen tochit niteni ichengsen, toreti eng ribikab kemboi kotoreti icheket eng lilset.

Abwate ayae baishoniteni netai, ko kiaraetab taman nondon ko 2024,ko eng kerenyun ii koyache kesib kinet lagok kodsib koek exposed ii sikobit konai icheket elekibirto bek ,ngamun ii ki shida eng anee ngamun kitomo kai awendi elekibiren bek , ko kiyachei anet ke , ko ui ingunon koyache kinamen koron elekinetisyeni ,yan inetiken elekibirto beek komayache iwe eleloen bek, ko toreti noton eng kabaibaitetab ken.

Elekiwldaken boisyoniteni eng kasarta nekibo Keny ii ko kimakomi naet nebo keboisyen baibusyek kireumen bek ,eng inei kokikibale keringet akimuch kechut bek anan keboisyen wells choton chekiinye kingobit naeti chebo kipsomaninik ak serikalitab Kenya konai kole imuch kechob tankit noton neo sikireunen bek kubun boibusyek, ko kikotoret mising eng bikab kokweti ngamun imuchi koityi bik eng oret nondon nenyalu akobitu libanetab aisurusyek amun Yan kakobwa beek kongun komi bilit nekelibani koyache iliban kotoreti noton eng techetab emet.

Kit nenyone metinyun inoger nitoni ko kit nekiboisyen kenamen sapuronik chepelebik, ko en Keny kingotomo koit koroiteni kokiboisyen bik kartasishek anan ko sakek sikobit kosutunen kit nemiten maa ngamun kilaldos, ko koraa kokiumiandos bik ngamun ki Nan komenyoru koyache inemu kolaldos, ako kilaldos bik chechang, kingoit kiiton kokikotoreb mising ,nyumnyum ingunon isutu tukuk chelaldos kiiteni koyache kerib matkotwanit simangemak, anan konam kutu.

Niteni ko kalolset noton netoreti bik chechang, imuch kokelal tukuk choton chekyome sanasana tukuk chekilole kabilani ko githeri anan ko yamiten any function ko imuch kilal maat kou niteni, agree kora seketyat nondon nekigeren tukuk chemiten maa kot kokarurya anan tomo.

Kit neobwoti noker boisioni niteni Koo mja mjengo yon kiboisien sana sana wilbarit enn mjengo keloen tugul ii, Ako kora ko imuch kora keboisien kelaen bek ngamun ii sikobit ila bek joton chechang anan kora enn tekset ii kebimonen tuguk cheu semendi cheu kokotek anan ko cheu mjangek sana sana inee koboisie enn tegset Koo sait ake anan kobois kora enn loisiet yon kimongu imuch kelaen bek ii kokora yon miten tuguk chekelou mara ko cheu tuka cheu suswek Ii ko imuch kelounen kora komiten sugulisiek che imuch komiten tuguk cheu bandek maharagwe che imuch kelounen maybe from a distance kidogo ko imuch kora iboisien wulbarit nitet.

Konoretab ako cooperative komache sikonyor lisenit komabo makarek, tienke inguno chito nikemache inam kasit aketukuli koimuch iboisyen ngamun ,ot bik chetindoi mungarok choton chemengechen malazima kele bo makorek icheken, ityin bik tukul.

Kiiteni eng kerenyun ii kobaisye yan oo maat kot, anan komiten lakwet nemanyalu koetyi maat, anan komiten chito nemamache yon kaet maat zaidi , ko reguleteni ingunon maat nemiten eng kot koroiteni, ko kikotoret eng tukuk chechang ngamun imuch yon kemeut anan koyamache konyo robta Koo maat kotoreti ,ae kot koek fresh.

Tukuk cheagere eng yutenyu cheuon tot koek funny ko lanishek chuten chu chekiboisyen confuseni bik, agere kora bik chemiten barakyat chekalany kot barakyat ko mile bik.

Boisyoniteni ko noton nebo tililindo, akotoreti eng Kila anan ko eng sabet tukul ngamun sikobit kokirinda mnyanwakik choton cheibu simdo, ko achame boisyoniteni ngamun ae bik koek choton che responsible akonai kole bo maana anan bo kamanut tililindo eng kotukul .

Ngomnatet nondon nenyalu keboisyen eng oraniteni nebo baletab keringet ii ,koyache inai Ile yan kechut orit yundon ii makyinike nee ngamun eng orit yuni ko makyin ke koristo nondon nekibuse, koyache iboisyen tukuk cheu sokek ii sikobit kobako toret eng ngalekab kabuset yoche inai koraa kole imache keringet netyan.

Kiit nenyone metinyun noker netenii koo bengit noodon nee kikonoren rabinik, oyoee kasit aketukul neu Nebo sakoo, imuch kobesendo rabinik asikobit keliban eenkila arawa ananketil choton cheyoche itoche chuton eenkila ak kilak koo kikotoret en konoret tab rabinik

Kit netesetai eng yutenyu ko tyeme chichiteni kolal maat anan kokut maat sikopot kolal ,sikopit koruryo tukuchutenchu mi maa, igere ingunon eng yuten yu maindo inendet kit nondon nekiboisyen kekuten maat, lakini toreti kutit koraa eng kasit niteta.

Kit neagere nemile bik eng yu, ko mwetisyetab ingoraik komiten amitwokik, agere saburit, ndizinik, ak teronik ,komiten olda agenge chemanyalu kounon.

Yon kanyor chitab kokwenyun tabu ako mangen eletot kostaitaken tabu nondon ii, ko elatoretite ko korong anai ale nee ni kaibu tabu nondon ak yeitya achenge ortinwet chetot atareten inendet ,yekarotoret inendet ii ,ko matamwaitata ale kataret, aka make sure ale kaek stable inendet.

Elekinetito chito elekyoito boisyoni, ineti kole nyalu kotabanu ngweny sitit ainon ko ainon netabanu barakyat eng sitisyek chekiito eng kitandet ako oret ainon ne nyalu kiiton kitanda, tienke branketit nekiboisyen kot ko chikibo Keny anan ko chekoitu ,koterter ortinwek che imuch kiito.

Kit nenyone metinyun inoger nitoni, ko kanetisyetab lagok eng kasari yamiten ngalekab CBC ko elekinetito lagok ii koyache koek part nebo kanetisyet ,agere mwalimu neindo kartasit neneten lagok akotindo lagok kitabusyek cheisuben, yoche komwa lakwet koraa kiit negere akobo kanetisyet neteseta ,ako imuch kochangian inendet eng kasit nondon, akonai mising akonetak, koyae kobosak ualifu eng kokwet akobitu kalyet.

Ngomnatet ak karik choton chekiboisyen eng boisyoni, nondon ko muswaknatetab kasari, yoche koi sigindet kokarinet lakwet tukuk choton chebo boisyetab simoit anan ko boisyetab computer ,imuch ialji lakwet simoit anan ko computer sikobit konae elekyayto boisyoni ,kiyoit ingunin eng somanetab kasari elekiboisyen tukuchu.

Amume sikobo kamanut keyai boisyoniteni, kotoreti mising, eng benkishek eng konoretab documents choton chekiboisyen, mara komiten chito noton nekikoib loan ako imuch kobetyo kartasishek, kebaishen tukuk cheu laptop kokikotoreb mising eng ripsetab data ak tukuk choton cheimuch kobetyo.

Ele kiwaldagei koroi eng kasarta ,ko kingonget serikali konai kole tukuk chekikyae eng 8-4-4 anan ko sistemit nondon nekitai kotomo koit nekemiten inguni, ko ko tukuk chemanyalu ngamun kinan eng kitabut komiten practical ko tukuk chekikyae mwalimu ko kiyoe koek mastery of the content ko eng inguni kokoyach kinem kit nekikuren CBC sikopit kotoret lakwet koapplaen eng boisyetab Kila ak kila

Kit nenyone metinyun inoger nitoni ko tililindo, eng kot ake tukul koyache kekere tililindo, eng pichait nitenu ko Chang tukuk chemiten elemanyalu, chito nondon nekikonai akobo tililindo koyumi akotaret kasit eng ka koba laini, kora boisyetab netisyek koyache keboisyen eng oret nondon nenyolu, kou eng yutenyu komanyalu keboisyen netit eng konoretab ingoraik ako yoche kerote netit eng oret nondon nenyalu sikobit kotok boisyenyin.